Ũhoro waku? Ndĩrenda ngwerethere na njĩra ngũhĩ mũno ũrĩa ũngĩhanda itunda, ũtahandĩte rĩ harĩria mũgũnda waku angĩkorwo mũgũnda ũcio nĩ ũrĩ ria, ũmunye ria, mũgũnda ũikare wĩ mũharĩrĩrie nĩgũo kwaura uhote kuhanda, kwa ũra-rĩ, handa mbegũ ciaku wahanda itunda rĩũ noũhũthĩre mahuti nĩgetha tĩri ũcio ũikare wĩna maĩ itunda rĩakũ rĩtĩkome. Itunda rĩũ rĩakũra noũrĩhũre ndawa.

Kwanyu kũrĩa ũikaraga-rĩ, nĩmũthondekeirwo bara? Bara nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, rĩrĩa bara ciĩ njega-rĩ, nĩiteithagia andũ makahota kuma handũ hamwe, magathiĩ handũ hangĩ. Barabara cingĩkorwo ithũkĩte-rĩ, nĩirehaga mathĩna maingĩ mũno. Nĩũgũkora irio nĩ igũthũkĩra bara-inĩ citarĩ irakinya thoko, tondũ bara ndĩragereka. Nĩũgũkora andũ nĩ magũcererwo kũrĩa marathiĩ, tondũ nĩ moyire ihinda iraihu mũno marĩ bara-inĩ.

Mwena wa Kiambu-rĩ, nĩ kũrĩ mawĩra maingĩ mũno, nĩ kũrĩ ũrigiti, ũrĩa ũrutagwo nĩ mandagĩtarĩ. Gũkũ nĩ kũrĩ mawĩra ma ũrugi, ma andũ arĩa mathomeire kũruga. Nĩ kũrĩ wĩra ma mĩako, tondũ mĩena ĩno bara nĩirakwo nyingĩ, o na nyũmba nyingĩ nĩirakwo. Nĩ kũrĩ wĩra wa kwendia indo ta iria, indo ta matumbĩ, tondũ gũkũ andũ nĩ marĩmaga mũno mũno.

Andũ marĩ kũrutithania wĩra-rĩ, amwe nĩ magĩaga ndũgũ, makendana, na makenda kũhikania. Thĩna wa andũ aya kũhikania na mararutithania wĩra hamwe nĩ rĩrĩ, marĩ kũhĩtania, rĩmwe wĩra nĩũritũhaga, nĩ tondũ marehaga maũndũ mao ma mũciĩ wĩra-inĩ. Marĩ wĩra-inĩ, makaremwo kũruta wĩra ũrĩa magĩrĩ-ire, nĩ tondũ marĩ na ũritũ wa ngoro marĩa marutĩte mũciĩ.

Kũrĩa ndutaga wĩra-rĩ, anene mangĩenda gũtũĩra ũndũ ithuĩ tũrĩ aruti a wĩra-ri, nĩ mahũthagĩra njĩra ngũrani ngũrani. Wa mbere, no twandĩkĩrwo irũa, kũirwo ũna na ũna nĩgũo ũrekĩka. Wa kerĩ, angĩkorwo tũtirĩ wĩra-inĩrĩ, mũndũ nĩ ahũragĩrwo thimũ, akerwo gũthiĩte ũũ na ũũ. Wa gatatũ-rĩ, angĩkorwo twĩ wabici-rĩ, nĩtwĩtagwo mũcamanio tũkerwo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere.

Wee nĩũĩ kũruga? Nakwanyu rĩ mũrugaga nakĩĩ? rũrĩrĩinĩ rwa gĩkũyũ rĩ kaingĩ tũrugaga na ngũ, angĩkorwo mũtirĩ ngũ nomũhũthĩre mĩcakwe, na ngũ nĩirutagwo kũndũ kwingĩ, kũrĩ magũraga mĩtĩ, kũrĩ mathiaga gũcietha mũtitũ, angĩkorwo mũtirĩ na ngũ kwĩ andũ mendete kũruga na makara angĩkorwo tarĩngĩ nĩharĩ mũtitũ hakũhĩ, kũndũ gũcinagwo makara nomũgũre makara macio mũruge namo.

Thikũ ici rĩ, andũ nĩmahũthagĩra njĩra nyingĩ mũno cia kũruga. Tene rĩ andũ mahũthagĩra ngũ tondũ nĩcio ciarĩ raithi kwoneka. No thikũ ici rĩ, andũ nĩmanjĩtie kũhũthira njĩra ingĩ ta gũtũmĩra njiko. njiko wega wayo nĩatĩ no ũruge nayo nginya nyumba thĩinĩ ona rĩrĩa ũtarĩ na cumunĩ, thina wa kũhũthĩra kindũ ta ngũ rĩ, ndũngĩhũthĩra angĩkorwo ndũrĩ cimunĩ nĩũndũ wa indo ta ndogo.

Rĩrĩa kwagĩa heho rĩ, kwanyu nĩmwakagia mwaki?ta rĩngĩ mwaki wa ngũ kana mwaki wa njiko nĩguo mwote. Kaingĩ rĩrĩa andũ mathiĩ kũndũ kwĩna heho mũno rĩ kũndũ ta Gĩkũyũ kana Nyĩrĩ na matimenyerete heho ta ĩyo rĩ nĩmakagĩrio mwaki ,mwaki wa ngũ kana mwaki wa njiko nĩguo matige kũigũa heho. Hihi nĩũĩ gwakia mwaki? mwaki wakagio ũkĩhũthĩra ngũ nyũmũ nĩguo ndũgatoge.

Nyūmba yaku rī ūkoraguo ūmībangīte atīa? Kwī maikaraga nyūmba cia ihiga na angī maikaraga nyūmba cia mbao. Kaingī thikū ici rīī nyūmba nyingī irīa irakwo nī nyūmba cia ihiga. Nī tūarīrīrie kūrīa mūndū akomaga. Kūrīa ūkomaga rīī, kaingī ūkoragwo na gītanda, ta rīgī wīna mūkondoro, kwīna thitima, wīna mūgeka, tūindo twaku he handū ūtūigaga hau kando na ūgatheria nyūmba yaku igaikara īī theru.

Rekei ndĩmũhe karũgano. Rita rĩa mbere ndathire kĩrurumo rĩ, kũndũ gũkoragwo na maĩ maraitĩka rĩ, ngĩkora kwĩ indo ciigĩtwo kũu cia ciana gũthaka, kwĩ makuagwo nĩ mbarathi, kwĩ maika maikaragĩra tũtĩ tũngĩ magathiũrũrũkio, kwĩ mathiaga makahũrwo mbica na athũngũ, maũndũ ma magegania mũno, mũthenya ũcio nĩndakenire mũno tondũ warĩ mũthenya wakwa wa mbere kũhũrwo mbica na mũthũngũ.

Rekei ndĩmwĩre, angĩkorwo gwĩ kĩndũ kenganagia nĩkũona andũ makĩthaka mũbira, rita rĩa mbere ndonire andũ makĩthaka mũbira rĩ ,ndarĩ kĩrathi gĩa kerĩ ndarĩ wa mĩaka ĩtandatũ.Twĩcukuru rĩ, mwarimũ akiuga tũthiĩ kĩharo, tũgũthaka mũbira wa airĩtu na anake, arĩa megũcinda rĩ nĩmekũheo iheo, arĩa macindire rĩ nĩ anake na maheirwe omũndũ thwiti igĩrĩ igĩrĩ .

Mũndũ angĩnyitwo nĩ ndwari rĩ, ũcio nĩ ũhoro wĩ kĩeha mũno kũrĩ mũrwaru ũcio na kũrĩ andũ ao nĩtondũ ndwari kaingĩ nĩirehaga ruo mwĩrĩinĩ na ona thogora wa kũrigitwo nĩũkoragwo wĩna goro mũno, kaingĩ kũrĩ andũ mathiaga makeyandĩkithia kũndũ o mweri o mweri makarĩha gĩcunjĩ kĩigana ũna kĩa mbeca nĩgũo mũndũ ũcio rĩrĩa akarũara kambũnĩ ĩyo nĩikamũrĩhĩra thogora wa kũrigitũo handũ ha we mwene kwĩrĩhĩra.

Kaingĩ andũ makĩruta wĩra rĩ nĩmeragwo mecirie ũhoro wa maica mao maũkũrũinĩ atĩ he hĩndĩ ĩgakinya ,makaremwo kũruta wĩra rĩngĩ na matigwo mũciĩ kaingĩ nĩ ũndũ wa gũkũra kana nĩũndũ wa ndwari, thirikari kaingĩ nĩ ĩraga andũ harĩ mbeca irĩa monaga thaa ici rĩ makaiga gĩcujĩ kĩnini nĩguo rĩrĩa magakũra maremwo kũrũta wĩra rĩ nĩmagakorwo na kĩndũ mangĩhuthĩra ihinda rĩu rĩrĩa matakahota kwĩrutĩra wĩra .

Mbeca thikũ ici nĩicenjetie maũndũ maingi muno, tene ri mũndũ arĩ kũgũra kĩndũ rĩ ,watwaraga kĩrĩa ũragũra nake mũkwenderia rĩ agakũhe kĩndũ kĩngĩ tarĩngĩ ndĩrenda tũcenjanie gĩkombe gĩkĩ kĩa iriia nawe ũhe matumbĩ merĩ. Nothikũ ici rĩ wĩna mbeca rĩ ũhũthagĩra mbeca icio ũkareha kĩrĩa ũrenda angĩkorwo nĩ iriia rĩu ũkanengerwa, angĩkorwo nĩ mũgate, ũkanengerwo. Andũ nĩmaigaga mbeca kũndũ kũingĩ mangĩ macigaga thimũinĩ na arĩa macigaga bengi .

Andũ marĩgũthiĩ handũ, kĩndũ ta mũcemanio kana kanitha, kaingĩ nĩ meeragwo meeandĩkithie. Gĩtũmi gĩa kwĩandĩkithia gĩkoragwo gĩkĩ? Wa mbere, nĩguo acio megũbangĩte mũcemanio ũcio rĩ, mahote kũmenya, nĩ andũ aigana mokire mũcamanio-inĩ. Wa kerĩ, angĩkorwo kwĩ mũndũ mangĩenda gũkinyĩra, na matiũĩ mekũmũkinyĩra atĩa rĩ, kaingĩ harĩ karatathi karĩa meandĩkithirie rĩ, nĩ makoragwo matigĩte rĩtwa, na namba, nĩguo makahota gũkinyĩra mũndũ ũcio, makamwĩra kĩrĩa mekwendaga.

Nĩũrĩ waigithia mbeca ciaku thimũ-inĩ? bũrũrinĩ wa Kenya rĩ, ũyũ nĩ ũndũ ũhotekaga, gũkũ rĩ, kũrĩ kambũni ĩtagwo Safaricom na nĩyo ĩrutaga wĩra ũyũ, ũngĩenda kũigĩrwa mbeca ciaku thimũinĩ rĩ ũthiaga kũrĩ ndũka yao, ũkenandĩkithia, ũgathiĩ na kĩbandĩ gĩaku kĩrĩa kĩna rĩtwa riaku na namba yaku ya kĩbandĩ, ũkahewa raini waheo raini rĩ, ũngĩenda kũigithia mbeca ũthiaga ndukainĩ ĩyo ,magekĩra mbeca icio, cigoka raini yaku. Ũngĩenda kũruta rĩ thĩinĩ wa thimũ yaku rĩ ũthiaga ,ũgekĩra nĩ mbeca cigana ũrenda kũrũta ũgekĩra namba yaku ya thiri mbeca ciaku ikauma.

Mbeca nĩ kĩndũ kĩega tondũ nĩũgũteithagia, kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kũgũra, nĩũkũhota kũgũra ,angĩkorwo wĩna mbeca ciraigana kũgũra kĩndũ kĩũ, ta rĩngĩ ũrenda kũgũra mũgate, mũgate ũmaga ciringi mĩrongo ĩtano, ũngĩkorwo wĩna ciringi mĩrongo ĩtano rĩ, nĩũgũthiĩ ndukainĩ ũneane mbeca icio nawe ũhewe mũgate .Rĩrĩa ũtarĩ na mbeca rĩ, onaho nĩharitũhaga tondu kaingĩ ndũkũhota kũgũra kĩrĩa ũrenda tondũ ndũrĩ na mbeca njiganũ.

Mbeca cia Kenya rĩ cikoragwo cirĩ mithemba ĩrĩ; wambere rĩ nĩkũrĩ mbeca cia karatathi kaingĩ cikoragwo cia igana, magana meri ,magana matano, kana ngiri ĩmwe, na nĩkũrĩ mbeca cia maciringi kaingĩ maciringi makoragwo ciringi kĩbao, ciringi ikũmi, ciringi ithano kana ciringi ĩmwe.No rĩrĩ mbeca ici ciothe rĩ cirĩ cia karatathi kana cirĩ cia maciringi rĩ, citirĩ ngũrani angĩkorwo nĩũrenda kũgũra kĩndũ wĩna mbeca ya karatathi kana wĩna maciringi nĩũkũhota kũgũra.

Ĩĩ hihi nĩ ũrĩ weũria wĩra wa ateti ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ? Mawĩra ma ateti makoragwo marĩ ngũrani, kũringana na gĩturwa kĩrĩa mũndũ ahetwo, kũrĩ arĩa kaingĩ wĩra wao nĩ gũthondeka maũndũ maya mamũrĩgicĩrie ta gũthondekerwa bara, angĩkorwo nĩ ciana cia cukuru, mabuku makaheanwo cukuruinĩ, mathibitarĩ, kũrora kana mathibitarĩ ta macio mena ndawa na arĩa mathiĩ kuo nĩ marahota kũrigitwo.

Huduma Center nĩciokire gũthondeka maũndũ makorwo marĩ mahũthũ gũkĩra mbere. Tarĩurĩ, mwana angĩciarũo rĩ, nĩ ũthiaga Huduma Centerũkamwandĩkithia nĩguo akaheo irũa rĩũ rĩa gũciarwo ona kana kĩndũ ta gĩbandĩ, ũngĩkorwo ũtete gĩbandĩ kana ndũrĩ woya nĩũthiaga Huduma Center magakwandĩkitha ũkoywo ĩrore ũgeterera gĩbandĩ giaku kiume.

Andũ marĩ kũona wĩra handũ rĩ, kaingĩ mũico wa mweri nĩmarĩhagwo, mbeca icio manengeragwo rĩ nĩ macirutithagia mawĩra maingĩ; kwĩ marĩhaga nyũmba, maĩ na ĩmwe makahithia, nĩguo thĩna ũngĩgoka nĩmagakorwa na mbeca mangĩhũthĩra ta rĩngĩ ndwari kana gwĩkĩndũ marenda kũgũra nĩmaigithagia mbeca icio. Ũrĩ kũigithia mbeca rĩ, nĩigũteithagia tarĩngĩ rĩrĩa ũtarĩ na mbeca cia kũigana gwika ũndũ ũkahũthira mbeca icio ũraigithĩtie gwĩka ũndũ ũcio ũrenda gwĩka.

Mũnene wa bũrũri rĩ, nĩendete gũthiĩ kũndũ na kũndũ bũrurini kuona maũndũ marĩa marekĩka tarĩngĩ angĩkorwo nĩmũrarĩ na mwako nĩokaga kuona mwako ũcio nĩũrarĩkire na nĩũrahũthĩka ũrĩa wagĩrĩire. Angĩkorwo tarĩngĩ mwĩna mũcango wa cukuru nĩokaga akaheana mbeca ciake kana mũcango wake kũmũteithia ona mĩcango ya kanitha kana arĩa makuĩrĩirwo nĩ andũ ao rĩmwe nĩmokaga makarũgama nainyuĩ.

Thikũ ici rĩ, ũngĩenda kũigithia mbeca kana kũruta rĩ, to nginya ũgathiaga bengi. Thikũ ici bengi, ciĩna njĩra ũngĩiga kana kũruta mbeca ciaku, ũkĩhũthĩra thimũ yaku. Kĩrĩa waagĩrĩire gũĩka rĩ, nĩ ũhingũrithie akaũnti ta thimũ-inĩ, ya bengi ĩyo. Hau thĩiniĩ rĩ, nĩ ũgwĩtio ta rĩngĩ rĩtwa rĩakũ, rĩrĩa wa ciarirwo, namba yaku ya gĩbandĩ. Na rĩu no ũhote kũigithia mbeca akaunti-inĩ ĩyo.

Bũrũri owothe rĩ nĩũkoragwo na watho na watho ũcio rĩ nĩguo aikari abũrũri ũcio mafuataga na mangiũna watho rĩ nomanyitwo, namanyitagwo nĩ a,nĩarĩa marũtagĩra wĩra thirikari aya nĩ andũ ta borithi. Ũngĩiya kĩndũ kĩa mũndũ rĩ kaingĩ nĩũkũnyitwo notwaro borithi, watwaro borithi ,nĩũkwandithio rĩtwa rĩaku, namba yaku ya kibande ,kũrĩa ũmĩte na kĩrĩa wĩkĩte.

Ĩĩ hihi nĩurĩ wa haica kĩrĩma? twĩ cukuru rĩ ndĩkĩrathi kĩa gatano rĩ, mwarimũ witũ nĩatwĩrĩre tũrĩhe mbeca tũthiĩ tũkone kĩrĩma gĩa Kenya ,twarĩhaga ngiri ĩmwe na magana matano. Rĩrĩa mũthenya ũcio wakinyire nĩtwathire tũkĩona uhh kĩrĩma gĩa Kenya ,tũkĩhũrwa mbica, tũgĩkenera, kwarĩ kũndũ gũthaka mũno na no nyende gũcoka rĩngĩ.

Kambuni ya Safaricom rĩ, tha ici nĩ ĩkũhotithĩtie kũigithia mbeca. Angĩkorwo nĩ ũrutaga wĩra handũ, kana wĩna mbiacara yaku, no ũhote kũigithia mbeca. No ũigithia wĩ wiki, kana no mũigithie mwĩ ta gĩkundi. Mwabatara mbeca icio rĩ, no mũcirute, mwĩke ũndũ nacio. Kũigithia gũku nĩ gũteithagia nĩ tondũ, rĩrĩa wena mbeca, na ta rĩngĩ ndũrĩ na mabataro maingĩ, nĩ wega kũigithia. Nĩguo rĩrĩa ũgakorwo na bata rĩ, ndũgathĩnĩka. Nĩ ũkaruta mbeca icio, wĩke ũndũ nacio.

Kwanyu nĩ mũhandĩte mĩtĩ, kana nĩ ũri wona ũrĩa mĩtĩ ĩhandagwo? Mĩtĩ nĩ kĩndũ gĩa ata mũno. Nĩ tondũ, nĩ ĩiteithagia kũndũ gũkagĩa riri, na gũgathakara. Ona nĩ iteithagia, tĩĩri ndũgathũke, nĩ ĩteithagia kũndũ kũu gũkaura. Ũngĩkorwo wĩna ihinda, geria kũhanda mũtĩ. Nĩ tondũ, mũtĩ ũcio wa kũra, nĩ ũkona ngũ, no wone matunda, nĩ ũgũkorwo wĩna ũteithio mũnene harĩ we.